Mogwati ma mwĩrĩ marĩa mangiumana na, na kũrĩa ngũkũ cia nyama iria cithecetwo cindano, nĩtakũnora, kana kuongerera kiro nyingĩ mũno ta ngũkũ icio. Kiro icio nyingĩ, cirehagwo nĩ hormones iria cikoragwo cindanoinĩ icio. Nyama ici nyingĩ, ningĩ, nocirehe mĩrimũ ya ngoro ta gũteng'era thakame, tondũ ngũkũ icio nĩcikoragwo na maguta maingĩ mũno, marĩa mangĩhinga mĩkiha mũndũ mwĩrĩinĩ, na kwogwo kũgirĩrĩria thakame gũcera wega.